Erokamano japenj kuom penjo maber mipenjo. Gini thoro yudore ahinya e aluorawa okwanyaldagi, gin gik mwasebedo kwaneno. Mae en siany, en kata awach gi dhok machielo. Thothne nojayude kinde ma piny okwako oro, ma oro okwako piny kendo piny otimo oro mang'eny. Piny netuo kendo onge kaka oganda nenyayudo pii. To magi e kuonde ma koro ninyayudie pii makonyo oganda. Pige mag siany kata awach machalo kama nekonyo e weche mag keyo pii e puothe ne ogandawa kendo magi pii mane minewa neomo kod nyiwa kakele pacho mondo wati kodo e yore mag tedo kod weche wa moko mag tije mag dala ka chiel kod maa e kama jambwa nedhie mondo giyudgo pii maginego kodo riyo ainya ainya kod nyithindo bende neringo dhi kuonde machalo kamaa mondo giyudie kakaginyalo goyo abal kaginyisogo lony magingodo kor ka weche mag kwang'.Kinde ma piny otimo oro kama siany kata awach ema nenyakonyo ogandawa jokanam. Erokamano kuom penjo maber mipenjo. Erokamano.

Erokamano kuom penjo mipenjo japenj, anyalolero gima timore ka. Ma en apaya mokethore kendo okethore ei ngadho mamalo kalure maybe sechemoko gi rach mar telo mantie machiegni gi kor guenge. Miyo koro apaya bedo machalo kama nikech koro jopiny oknyal yudo kaka konyore kakoth ochue miyo ohula biro gudore kuonde mapaya riche motimo bugni bugni kamano mano makelo apaya chalo kamano e picha maioro kae mondo waneni. Erokamano.

Erokamano japenj kuom penjo mipenjo. Kaluore kod tipo mioro kae mondo wanon kata watimne nonro. Gimaneno, aneno jal matuomo pii. Jal machielo bende chal kagima timo ler mar tiende ae rawera moro bende aneno gi tung' kacha ka chalo ka gima manyo onias mag lowo rech. To kaluore kod tiponi, chalo ka gima chenro madhi nyime kae nyalo goo kodwa e weche mag tuoche machalo kaka cholera nikech ineno ka ng'ato timo ler mar tiende to ei pii achiel achielno be ichako ineno ka ng'ato chako tuomo pii kendo modhitiyo kodo pacho. Tung' kacha be nitie nyathima dugore e chuodho kamanyo onias mag manyo kata mag timo kilowa mag rech. To kineno chenrogi duto kiterogi kanyakla okonego gitimre e safar achiel ae pio nogonogo ma gichako gitio gono ineno ka en pii mogudore mokringi. Ma miyo oganda matuomo pigni kadhitiyogo kod pacho japenj nyalobedo kod chandruok mag tuoche mag pii maokler. Erokamano.

Erokamano japenj kaluore gi tipo maioro maneno ka. Mae aneno kachalo, en ikruok mag pile mag chwere kata mag opong' madhano timo e ikruok mag puothegi ka gitiyo kod gigo machalo ka pur mag lwedo lakini e picha kata tipo mioro kae aneno pur mag jamni ka oganda tiyo kod jamni mondo okonygi e weche mag pur kagiiko go puothegi ne chuoyo mar chiri kata maropong'.Magi duto jatimorega ka dhano timogo ikruok e kinde ma koth pokochako chue ne komo kata ne chuoyo mabiro mag chiri kata mag opong' .Aneno ka ma en pur mag dhok ariyo nitiega pur mar dhok ang'uen, pur mar dhok aboro kata pur mar dhok apar gariyo. To e tipo mioro aneno ka en konyruok kod pur mag dhok ariyo ne ikruok mar chuoyo mabiro. Erokamano.

Erokamano kuom penjo maber japenj tipo mioro en manyiso kinde mag keyo. Onyalo bedo keyo mar opon kata mar chere. To yo makare manyalonyisogo kata puonjo oganda kaka onego otim tich mar keyoni. Kinde machon dhano neritho aritha kacham ochung' kamano manekelo dong' mang'eny mag cham madong'e puodho mokoridhi makinde machon nyithindo nedong' chien katimo gimiluongoni fulo kata dumbo. Koro gisani gimanyalo puonjo jodalawa kakonegotim tijni en kodadhikayo chambwa kaka koro bando wadhigi beti to watong'ogi ka wachungogi kawachungogi. Tong'ogi gi chungogini. Tong'ogi mokuongo nekonyo e yoo machalo kama, onge cham manedong' e puodho ma oko ka nikech kisetong'ogi to kantie mokotong' tibroneno. Chungogicha nekonyo mondo cham kech ichunge kuom ndalo ariyo korekidhi ikeyo nikech chungecha nekonyo kuom cham mabet pok ooooikore makare neginyalo medo ikore kuom ndalo matin mochunggigo. Ae marariyo nitie kweri moko maricho richo

Erokamano. Ma tich majaber manochakore kinde machon mane pod yiemo piny yieuni tikire puothe kitiyo kod ndope kachiel kod kubni. To githuolo masani mae tich mar keyo pii e puodho ma tiyo kod lony masani ma idendoni irrigation. Koro ma en lony mitudo kodo pipes e puothe kata odundu e puothe mondo kee kod pii. Ma en lony mosekelo lokruok ainya e ngima oganda mang'eny kendo e ngima ojende ainy ainya. Ainya ainya ojende mosefuenyo ber mar tich mar keyo pii e puotheni pur kitiyo kod odundu ma keyo pii e puothe gin ojendego kata rowere mosego akang' ainya. Mae tich mosekelo lokruok malich ainya e ngima oganda kendo e ngima gweng' mangima. Oselokore malich ainya nikech king'iyo kinde machien kacha nitio kod kubni kachiel kod ndope. To kinde masani, oselokore e akang' mamalo nikech itiyogi nyaka mashinde maitiokodo mag keyo pii miyuago pii koa kuonde mabor e nende to biro nyaka machiegni gikete agulni madongo kata midendoni water tanks ing'ao malo e puothe ae tikeyo kodo pii e puothe kiti

Erokamano .Gimabire pacha kaneno tich machalo kod ma wanene tipo mioro ka ni onyiso oganda ma dhok miluongoni jowagunda ma kinde ka kinde jabiro e pachoka kachoko nyithindo matindo seche moko ka gikonyogi miyogi puonj kaluore kod weche mag somo weche mag thieth kod weche mag aluora. Koro e tipo ma ioro kae e yor mbuini nyiso nyithindo mobedo piny ka achiel kod jachung' margi ka giyudo puonj ka wuok kuom jowagunda ainyainya mawuoke pinje maoko. To kalure kod picha maioro kae nyiso nyithindo mag skul matindo ma ainyainya gi e pichani gichalo jogo ma imiyo tiergruok kata nasruok kaluore kodi weche mag somo. Erokamano.

Basi gimabiro e pacha kaluore kod tipo maneno kaeni en kanyakla mag nyithind joo nyithind sikul kata nyithindo matiegre mobiro kanyakla e romo ainyainya majabedoga kod okinyi kata kod godhiambo ma dho wagunda dendoni morning assembly kata evening assembly. Gin kanyakla mag nyithindo mabiro kanyakla mondo giwinj okang' ma skul kao kata kaka skul dhi nyime kod yoregi ma pile kapile. Ainya ainya kang'iyo tipo machalo kama to paro kinde mane wane skul, kinde mane iluongowa kod okinyi to wabiro e kanyakla mondo wawinj chenro ma skul nigo kimiyowa chenro mopogre opogore kod kaka skul ringo kod gigo duto monegobed ni timre ma godiocheng' kodiochieng'.En romo manikelo mondo omii nyithindo kata jopuonjre oyudgo ng'eyo kuom chenro mabrodhi nyime e odiochieng' machalo kamano kata gi e jumano. Erokamano.

Erokamano japenj, tipo ma ioro e akang' machieloni en tipo manyiso yor lendo mar weche Nyasaye kendo aneno oganda manie ii nyamburko maduong' mani chien kacha cha. Gichalo jogo matemo keto lendo mar chokruok maduong' mar injili machalo kagima brobedo kamoro koro giwuotho kendo giluoro kora piny kagitimo lendo mondo giyua godo oganda mondo obii oyuor e chokruogi machalo kamano.E akang' machielo bende waneno jo apisa mar arita kue ma bende chalo ka gima oyuoro e yor chiwo arita kue mondo weche duto kata okenge duto mondo ochop kare maonge chochni moramora. Ainya inya nyamburko maduong' machalo kamano gin mago ma isuso kodo e kor bombe mopogore opogore. Sama itimo lendo mopogore opogore kata mag ohala to kuom tipo mioro sanini to waneno ka en ochalo picha manyiso kata tipo manyiso lendo mar yuoro e wach Nyasaye kata e chokruok maduong' mar wach Nyasaye ma brobedo kamoro. Erokamano.

Eee erokamanoe akang' machielo tipo ma ioro en tipo man kod nengo ainya e ngima oganda mong'eyo ber mar rito aluora. En tipo manyiso chenro mar pidho yien mondo kwan mag yien odhi nyime kendo mondo omedre. En gima ber ka oganda, kidinje duto mag joma mine, nyithindo kar kod wuone onyuakone tich machalo kamae nikech ma e achiel okelo ber mar aluora, obero aluora .Mar ariyo oketo luasi kata yamo bedo maber kabisa kendo mokue ne ngima mar dhano kachiel kod ngima mag gikmoko duto magamo muya. Ariyo oketo aluora bedo maler kinde duto. Mar adek kendo okelo, okonyowa bedo kod koth e kinde duto ma wadwaloso e wechewa mag pur nikech koth yien ema yuayo koth kendo kothno ene gima kelo chiemo. Koro e tipo mioro en tipo manyiso kaka apisa maduong' mochung'ne weche mag aluora chalo kagima ema tayo chenro mar pidho yien nikech ka anyaneno okot moro motue ng'ute kata tag machalo kagima en apisa moro ma ochung'ne weche mag aluora kotayo chenro mag pidho yien. Erokamano, yien en muandu.

Gima lero nengo mar tich manie tipo ma ioro kae japenj en tipo makare manyiso kaka oo migao moro ochopo kod chiemo machalo kaka mag kony ma ijolo godo jogo ma masiche ma apoyo orodhono kuomgi kata ogore kuomgi. Kendo aneno kanitie nyaka ratil kata mashin ma ipimo kodo chiemo kata cham machalo kamano mondo omii ot ka ot kata ng'ato ka ng'ato oyud mana kiwango kata rapim ma owinjore. Nikech kinde ka kinde oganda mang'eny masiche gore kuomgi kaluore kod weche mopogore opogre to kuom mano nitiere migepe ma joringo matek mondo ochop kod chiemb kony mondo oresgodo ngima ogandawa mano e gima dhi mbele e tipo makani miyo tijno en tich mabedo kod nengo ainya e ngima mar oganda. Ainya ainya to ma masiche ogore kuomgi. Erokamano.

Erokamano japenj kuom penjo mabeyo mimedo oro kinde ka kinde gi mabiro e pacha kaneno tipo machalo kod miorokaeni. En wach maber manyiso kaka apisa maduong' mar migao mar msalaba makwar tayo chenro mage ka olero ni ja, ja jal mobiro mondo osom paro kaluore kod wach moro kata kaluore kod weche mag kony kata weche mag thieth. En jal mobiro mondo oyud ler kata oyud kony moro kuom apisa maduong' mar jo msalaba makwar kirango kata kaka giumo umgi kod abuog rombe. En ratiro ni obiro mondo oyud kony moro kata nono wach moro kaluore kod weche mag ngima dhano kata weche mag thieth. Kuom mano en tipo makare mobiro mondo olerwa kuom weche kata kony ma msalaba makwar osebedo katayo e pacho ka kendo kakonyogo oganda mopogore opgore. Erokamano kuom medo oro penjo mabeyo machal kama.

Erokamano japenj kuom penjo mipenjo kaluore kod weche mag pur. Tipo ma ioro en tipo manyiso pur mar mitaro maogo ariwa ariwa. Ojagagoye ainya ainya kuonde manie lope maoridore. Mitache migoyo machalo kamae gin mitache kata lainde migoyo mondo ogeng' oula kik yua loo katero mwalo nikech e seche ma oula oyua loo kotero mualo loo madong' dong' kotuo kendo oonge kod rateke mag loo manyalo konyo cham mondo odongi emomiyo ka en kumoridore gi mwalo titiyo kod yoo machalo kamaa mondo okony e weche mag ohula.E wach machielo bende omio cham dongo e yoo makare. Kendo kata ka in kod jal madwatiyo kode lony manyasani e keyo pii e puodho machalo kama tokendo tich bedo mayot nikech mitache machalo kama ema koro pii ridre ae tidino tung' komachielo komachielo ae pii donja donja e kind cham ma opidhi to kelo yot ne cham eyor dongo maggi. Erokamano ainya.

Erokamano japenj katobedo noganda mang'eny kata rawere mang'eny okoero tije machalo kod maa. To an tich machalo kama gimomiyo anyalo chiwo sigana matin manyiso gimomiyo ahere. En ni en tich mar puodho nikech kalure kod tipo mioro kae japenj, en tipo manyiso jalno majapur mani puothe kendo ochalo ng'ama okelo ng'ama okelo manyiwa kogolo e pacho mondo obi omed e lowo nikech manyiwa molos e dala kaluore kod gigo endo mochok e pacho kata losruok mag dhok madong' e kulo. Kosegol jamni kata e aluora mar pacho gin gigo makoselos makare tolokore manyiwa mabeyo makoting' tokele puodho tomedo chia kedo ndhadho ne lo moramora modhitiye. Miyo cham donge yoo makare kendo yuto bedo maber. Miyo maa en tipo malero tich mar puodho. Tich ma onego oriu lwedo kinde duto.

Erokamano japenj kaluore kod tipo maioro kae en tipo kata kaluore kod kaka ruakruok magi oganda maneno ka en tipo manyiso pinjego ma ongoro ma bet gidak kuom thuolo malach ainya okgiseneno gima iluongoni koth e ngima margi. Gin gwenge ma kakoth obiro to en koth majabiro gi masiche kendo ochuega mang'eny mowee kata ka oganda mang'eny oyudo masiche kod lal mathoth ma kata oganda mamoko laloga nyaka ngimagi. To ka luore kod tipo makoro nitie kae sani e wang' sime na kae en tipo mar anyuola ma koro ringo kendo wuotho kaluwo wang' mitaro mane ohula oyuayo kodo yien. Kendo koro gidondo osike mane odong' manobed oko kaluore kod ohula osike makoro kichoko gidhitiyogo e yor tedo. Gwenge machalo kamagi wanyalo wachoni nyalo bedo gwenge kata mag Samburu kata mag Turkana. Gin gwenge mago ma ongoro kabisa. Chenro machalo kama gin chenro mag manyo yien machalo kama gin chenro matimore bang' ka koth nosechue mawach koth noserumo koro piny chako dong' kotuo koro oganda duogo e wang'

Erokamano e tielo machielo en tich ma thothne ja yud ka itimo e gwenge ma ipure, ipidhe dhok mang'eny mag chak nikech kaluore kod tiponi en tipo malero kaka ooo jalmoro osekayo lum manopidho mondodhi olosgodo chiemo mag jamni ma yo machielo inyalo yudo ka lumno ilosogo weche mag dhok mar jogunda miloso en lum mikawo tidhituo ae tiloso kogo chiemo mag dhiang' ma dhiang' brochamo kinde ka kinde nyaka kendo lum machielo chak loth manyisoni kata ka in kod dhok mag chak tiloso lum machalo kamae to koro kata piny bed mana motuo mongoro machalo nade to in ingi thuolo mar miyo jambi chiemo kendo yudo yuto mar chak e yoo ma kare. En pith mar lum miikonyo godo dhok mag chak mabende kelo yuto ne oganda e yore mag omenda. Erokamano japenj.

Gimatimore kae yot kabisa japenj en wach moriere kendo maratiro. En rawera ma lago jambe nikech tich machalo kod tich madhi nyime e tipo mioroni en ogandago kata dhot mabet ngima gi duto gigeno, ngima gi duto giketo kuom tich mar jamni. To tich mar jamni gitime katobedo ni piny otuo katobedoni chiemo nitie mag jamni. Emomiyo gin oganda ma ngimagi duto gigeno kuom jamni, omiyo rawera mane tipo kani en rawera mogolo jamni kendo owuotho godo mondo e yor lagogi mondo giyud chiemo. En tich ma onyalo tiyo kuom akang' mabor ainya ka maka ni ngima mag jamni obedo kare omiyo ginga oganda ma ngima gi gisegatoko ngimagi oko kendo gichiwo ngimagi oko ne jambgi. Jambgi e ngimagi kendo ngimagi en jambgi.

Tipo ma ioro e thuolo ma sani en tipo manyiso oganda kata rawere machalo kagima somo lony gin rawere ma oyudo tiegruok kaluore kod weche mag pur, weche mag ngima yien kachiel kod weche mag pur kanyakla, nekech kirango tipo manitie ineno kagiketo wii gi kamoro achiel kendo girango it yien mopogore opogore ma oket e tipo machalo kamano koro gichalo rawere ma oyudo tiegruok kaluore kod weche mag yien, tuoche mag yien koro kata dhok mag jowagunda dendoni jo science ma osomo weche maluore kod weche mag pur, weche mag yien ngima mag chambwa, ngima mag yiendwa kachiel kod tuoche manyalo thirogi. Emomiyo kineno kagirango it yien mopogore opogore kamano, it cham mopogore opogore kamano gichalo oganda ma nono kata tuoche manyalo kedo kod yien machalo kamano.

Ma nyiso pith manyasani ma oganda tiyo godo mondo giyud godo chiae kata jamni manyasani nikech king'iyo kuom tipo maoor ka en tipo manyiso jalony kor ka weche mag jamni ka otemo kagima ochalo joma dwapidho kodhi ei dhiang' machalo kamano nikech kaluore kod lony manyasani tinde oganda okyie ni dhok mondo opore dhiang' kod dhiang' to kopoko mano gima gitimo en luongo laktar mabiro kod kodhi chuth ma dhongere luongoni AI mondo gipidh godo kodhi ei dhiang' mabet nyocha ne oyuak kaduaro thuon koro ma en lony manyasani ma ipidhogo kodhi mondo ae dhiang' brogamo remo to bang' dueche ma dirom ochiko en dhiang' moseikore mondokel nyaroya. Thuolo ma jopur masani ohero nikech giyudogo kodhi magin giwegi ema gidwaro mopogore gi mar dhiang' kod dhiang' mamii kodhi ma

Gimabire pacha en luasi manyalobiro mbele ka kata nyime kanyo mar koth kaluore gi ikruok mar puodho mosetim e yoo makare koro gima rawere gi temo timo en kech king'iyo gik tich ma gitiyogo gin kod kue magingo kachiel kod opape magikirogo loo koro gima dhi nyime en mana ni gitemo goyo mitache ma brogeng'onegi oula kik keth cham kata kik yua kodhi. Kothe magisekete loo ang' ka seche mag chuo kata mag komo ochopo omiyo kare minyalo reso mano e gima raweregi timo. En yoo mar goyo miteche nikech ineno ka rawera moro kunyo to rawera moro tokendo kiro loo oko omiyo en yoo mar ikruok ni ohula manyalobiro kaluore kod koth e kinde mag chuowo kata kom.

Basi en tipo malero, manyiso jopuonjre ma ochomo yoo madhi pacho kaluore ni koro gisetieko chenro ma nende gitimo e skul mag somo koro gidok pacho kamachielo e yor migago ka mar odiochieng' kata e yor dhi pacho ma odhiambo midhi chuth nyaka odiochieng' machielo. Gin nyithindo moseyudo tiegruok e odiochieng' machieng'no koro gichomo pacho. Sechemoko gidhie yor migago to kaluore kod nyadendi moting'o bag makwar en ranyisi ma kende ni gichomo pacho kaluore kod somo mogik kare kuom odiochieng' machieng'no koro gichomo pacho e saa mar midhiambo omiyo somb nyithindwa to nyaka wasir e okenge duto. Erokamano.

Gimatimore kae japenj en chenro madhi nyime. Ahiny ahinya moja chor kod piny owacho sechemoko ochalo kata mago mag ndiko ombulu . Ochalo kata mana mago mag ndiko nying kaluore kod chenro mag sirkal kod kony mabiro ma ng'ato chuno ni nyaka ndikre kamoro mondi koro eka mondo nyinge ochop malo. Omiyo magi gin chenro mag sirkal ochalo ndikruok. En ndikruok madhi nyime mos mahinyahinya ng'enygi ojachor kod piny owacho kaka mag ndiko ombulu, ndiko opande kachiel kod weche moko mabende timore kata ma sechemoko ichiwo kothe e kor gwenge. Oganda ndikore mondo eka giyud konyruok machalo kamano. Koro magi oganda mabiro manyo kony e yor ndikkruok.

Tipo ma ioro japenj en tipo manyiso kata maleronwa kuom jowagunda ma odonjo ma seche moko oor e pachoka kuom biro timo nonro e yoo maginyalo konyogo nyithindo mag Afrika mabet ni kod chand kata dwaro mopogore opogore emomiyo tipo ma ochiu kani en tipo manyiso nyadendi ma nyawagunda mogo picha kod nyithindo matindo ma wengegi nyiso dwaro mathoth ainya magingodo ma kak dang' gichop otamore emomiyo bet gijobiroga e pachoka kata e gwenge mago mag Afrika mondo gitim nonro, mondo giyudgo ng'eyo kaka ginyalo konyo nyithindo matindo man kod dwaro, to kaka dang' chop dwachgi otamore.

Eee, anyalo lero gima timore e tipo machalo kama. En tipo mar rawera ma oyudo oboke mare mar loo ma dhowagunda dendoni tittle deed. Mae sechemoko timore kaluore kod okang' manosekao mar luo yorno kod aming'a mondo oyud ratiro mar bedo kod loo mibedo godo mana ka in kod oboke manyisoni loo no en mari in iwuon. Bedo maonge oboke mari nyiso ni ionge kod ratiro mar bedo kod loo machalo kamano. Omiyo rawera manie tipo man kani, en tipo manyiso rawera makoro oseyudo ratiro mar bedo kod loo kata dho wagunda dendoni land owner. Ma ng'ato bedogodo mana koseyudo oboke mar loo.

Erokamano kuom miya thuoloni mondaler gimatimore e picha mogeme mbelena kae. Pichani kanono maber, aneno rombe gi diek mokik kumoro achiel. To rombe gi diekgi kang'iogi maler aneno osogie e mtoka kata lori .To diekgi tobe kang'iyo chalo gotieno nikech aneno rombe kata diek mawengegi rieny, tiende niya, diekgi diekgi oketgi e mtoka to iterogie chiro mondo ousgi to mondo ousgi.

Erokamano kuom miya thuoloni makendo mond agol siganda momiyo ahero tijni. Chieng' moro ka pod nane, nan ja klasa adek to nadakgi dawa. Anyaloparo dawa nohero chiewa gokinyi to gokinyi mang'ich to mondwadhi e puodho mond wapidh alot kata waolnegi pii. To dawa nohero ng'isa ber pidho alot nikech kipidho alot mii chiemo kendo golo kech. Emomiyo pidho alot ber nikech ogemo chiemo. Ogolo thagruok.